Tos amuch anyor konyoiset nekararan en sipitali nepo kokwenyun ako olon kowee sipitalinito kemoche kokirasirke en SHA sikimuch kinyaan, kora sikinyaan en sipitalit nito nepo kokwet koyoche kotam alipani kila chepkondok kopaa SHA.Kora sikimuch kinyaan ko olo yoche ikonu katit nepo serikal kipandet yon kirisir kenyisiek taman ak sisit koo olon tomo isir anan ilakwet koyache komutin sikindet anan ko chi netam koripin en konyi ,kora sikinyain koyache itinye kitabut anan kotometinye kotindoi sipitali neyoche ilipan chepkondok tuten siling konom sikopit kekonin kitabunoto sikinyit anan iboru kole kiraimian en olikinye sikopit olekinyoeten.

Ola mami netwag kokwenyun ii koyache korog atepen pik chegimenye tugul anan chegiburi tugul en atkai tugul ngotko manyoru agichek. Nebo aeng kora, kotomo asirte baruet kwa pik che telelji ak netwok en emoni, koyache kirok achegen tuguk che aboisien cheu simoit anan koboisie anan kogoyachegitun. Kora koyache amwachi pichoto anan asirchi baruet olangarayum keret nebo pik oleo en kokwet asirte baruet anyun kwo pik che teleljin ee netwok ichoton. Kora koyache asirta poks. Poks nambait nebo poks nebo kokwonitok sigopit konyor pichoton ak konai kole mami netwok olepaano sigopit anyoru toretet eng kasarta negiten.

Loindab keringet nekiminjin tenderek kotiengee tuguk chechang cheboto olon kimine tenderek kotiengee tenerek ojon chemine, miten minutik che tenderekwak komoche koloekitun keringoik olon kimine, tenderek cheu ketik che tenderek chekimine komoche koloekitun keringoikwak amun inan kous koristo koyoche koloekitun, koraa loindab keringet kotiengee otepto nebo emet olon roboni ko imuche ot ikeree bandeek ak marakonik olon roboni komoyoche koloekitun soiti keringoikab marakonik anan kobandeek, ko olon lole asista koyoche koloekitun kiten amun miten tiongik cheu inkogenik anan kochebo timin chemuje nyokowas ak koisto koyoche kotiengee ateptaa emet koraa loindab keringet nebo tuguk chon kimine.

Olon iwendi sipitali en kokwenyun nepo Maso, ko olon in Maso kokwet nepo Maso iwendi murot katam ako yekoiwee murot katam, iwendi mitaisiek karibu bogol mut ako ye koiwe mitaisie choto bogol mut inyoru tukosiek chepo Chepmwopop yaan karit tukosiek choton chepo Chepmwopop komii sugul yoton imetoi sugul en yoto akiwe murot katam kora iwee tai inyoru ainet ak yetyo ilande en ainonoto yekailande inyoru tukosiek chepo Brookcentre chetorchindos ak minutik chepo chaik chekikimin chechang yekait tukosiechoto iwee isip oranoto kora kopun iwe oret nepo tai yekoiwee oret nebo tai ipunee karit iwe taonit neo nepo Kericho olon iwendi, iwendit torinyoru tekset neo nekipore Sinendet towers olon kainyoru Sinendet towers iwendi ichortoike mitaisiek tuten ak yekoiwe ichortekee mitaisiek tuten inyoru sipitalit nekakisir kele Kericho County Referral Hospital.

Olon kokituiye ak chorwa en soket koyoche korong akat inendet atepen chametabge nepo bor ak akolenji kikoik keny nia ketuitosi, ak ateben kora kole amunee korenyin anan amunee konywan koboto kora chepiosenyin ng'ot kotindoo anan ko lokokyik, kora ateben alenjin iyoenee kasari, iyoe kasit en ano kora ateben chorwanato alenjin kokesoru raa panyek kora atebe aleji tonyone akotin kochome kamuktaindet akolenji kora yeiwe kaa ikotwon chitugul akikat itepen chametabge akilenji kokoti anyun chorweng'ung nepo keny.

Olekigirindoito isirek en temisiet ii ko kipite minutik olon kokimine minutik ana koyepataita kasarta neming'in oleten kakimin minutichoto, kora koyoche kesember minutik akotililit yoto olerutunen minutik, Kora elekiriptoo simabwa isirek kowechowech anan kong'em minutik koyoche kemin tenderek chemiten komie ako chemotindo isirek anan chemong'emotin kora koyoche ketem mbaret kotililit komie sikopit koter isirechoto simabwa amun isirek komomoche oletilil bwonei isirek olon motilil mbar kora kepite en kasarta neming'in mooche kobur soit komepit sikokirindaa isirechoto.

Minutik che ochome kochaik korong kotomo imin chaik anan kotomo kemin chaik ii koyoche ketutan en betit ako yoche kotar kasarta nebo kenyit agenge en betit iribe ak indoi kerichek sikorut koraa koyoche ituch ak kartasit simochut koristo sikobit korut akoyoche koraa iboisien beek indee kila sikobit korut , koraa yekatar kenyinoton koyoche ichop koret neyoche sisiptechi yoche ichop kotililit sikomuch isiptechi ,aya akoyoche koraa kotomoisipte koyoche ibiman mitait agenge en murot ak cherongo koboto koraa nebo katam koyoche komiten en mitait agenge tugul sikobit komorikjin ak korut komie, koraa koyoche komi en lainit, koyoche koba lain sikobur komie koraa komoche kotililit komie olekeminjin moche iriprip ak isemberi kila sikobit korut komie ,yon katar kenyisiek somok anan ko oeng koyoche ibos ana itil ii sikobur komie ak kobwa komie chaichoton olon ibute koyoche komi lain komie.

Koimutik chebune serikali olon ikoito boisiet kobun muswoknotet neboo kasari ko koboto sitimet, miten komoswek en emoni chetomo koit sitimet akoo muswoknotet neboo kasari komoche sitimet sikobois komnyee, kora komiten eeh komoswek chemomii network akoo muswoknotet koboishen network kokoito boishonichoton, so kokikoik koimutiet en serikali en komoswechoton, kora komiten ribsetab kalyet miten komoswek cheribsetab kalyet kokorom kouu county neboo Baringo ak Laikipia elemii biik chetot kobarin olon kemong'uu komoe koui keib muswoknotet tukuchuto amun toos keib anan kechor, kora kokikoik koimutiet en serikali, kora biik olewo komong'en olekinyorundo boishonichoton en muswoknotetab kasari, ko kikoik koimutyet en serikali amun kineet biik chechang komoche kouii en elekiboishoitoi sikenyor boishonik kebun muswoknotet neboo kasari.

Bendii biik chemii kokwenyun sipitali olon motinye chametab kee nepoo borwekwak, olon mionii chito anan ko olon kokaumian inendet kowendi sipitali, kora kebendi sipitali eeh olon kemoche chii anan kokomoche kimukulmet konai atebtab bortanyin maran komoche kobimankee inendet, kora ko en kokwenyun komotinye koitoshek biik chekibendi sipitali, olon kibendi sipitali ko maran kora yoon kokurin takitari kolee iwee sipitali, maran komoche kokonin kerichek anan kokorutin, kora en kokwenyun i kosikebendi sipitali koyon ibechengoti kerchek i, maran koran kebimanin icheng'otii en olindo toretet neboo kerichek.

Bo komonut chikiletabkei amun toreti kimugulmet konai kiit neu bortanyin, konai chametabkee nebo bornenyin koraa kotoreti chito konai kotkomioni anan komomioni ngot komioni chichoton anan kimugulmet inoton komuche kochenchikee inendet kerichek anan kowoo sipitali sikonyor konyoiset akobit kotoretok ak kobur komie bortanyin koraa kochikiletabkei kotoreti chito koistoengei tugun alak chekiome chetos komaraa kowech borto olon keam kotoreti chikiletabkei chitugul en atkaitugul.

Ololewendoi minutiet anan ko kiagik en imarenyun okere kole tos toree kasarta netiany minutionoton sikebut anan kiyumchi chokoo? Koraa okeree kole tos boisien minutionoton en kipkosebe anan tos bo komonut anan bo komonut oinon en kimugulmet minutionoton? Koraa kitnogerekoraa kotos tinyee chepkondok olon kakialda anan sikenyor chepkondok keminen alak ii? Koraa kotos yoe komie minutionoton en kokwenyun ii? Tos nomegee ak ateptab emet ii? Tos moche ole burgei ii? Tos moche ole kaitit ii? Koraa kinogerekoraa en minutiet ololewendoi kotos iyanat minutionoton en sirkali amun miten minutik chemoyonotin en sirkali ako kotkenami kimuche kindein koo? Koraa yon ochengee kiagik choribee en imbarenyun okere kiagik chetos amuch orib iiak abai icheget konyor omitwogik cheboo atkaitugul.

Kiit nokere yon omoche olewen minutik chomine en kasarta agetugul kotos toree kasarta netian en imbar minutionoton sikebut anan kiyumchi chokoo? Koraa kinoker yon oleweni kotos boisie minutionoton en kipkosobe? Tos boo komonut en atkaitugul en chitugul en kokwenyun? Koraa okere tos iyanat minutionoton en sirkali amun mi minutik chemoyoni sirkali? Koraa kiit nokere tos tinyee chepkondok minutionoton olan kaakialda sikenyor kiit nekiboisien en atkaitugul? Koraa kinokere kotos yoe komie en kokwenyun ii? Anan tos unee ateptaa emet tos nomekee ak minutionoton ii?

Tam oripe walawaletab minutik en imbarenyun inamin kou nguni amin bendek ak amin marakonik kobwonen komie rurutichoton ako bitu rurutik chemiachen ak kiiyumchi chokoo ak kobit chepkondok cheomuchi oboisien en atkaitugul kokiroker bo kelchin olon kewalawa minutik, koraa minutiet nebo komonut kominutiet nebo marakonik neboisie amun tesee toltolindo en ngungunyek en imarenyun, kokiroker bo komonut niton, so kowalawalet nebo minutik kobo komonut en ole kiriptoo minutik ak sikobit chekiyumchin chokoo chechang ak kobit chepkondok.

En olikinye anan en betusiek chebo taa kokikiboisien eik olon kiteme imbaret anan koyon kichobe imbaret kotililit sikemine, koraa kokikiboisien sikirok kolaa minutik olon kiibe kopaa chokoo olon kokebut minutichoton sikobit kipokechop osikeboisien anan koboisien kipkosobe, koraa kokikiboisien eik kobal keringoik chebo minutik chekindoo tenderek chebo minutik chekemoche imin, koraa en olikinye anan en betusiek cheboo taa kokikitutyin timdo olikinyee chetos kongem minutik simowechowech anan sikobwaa komie minutik.

Benkishek chebo kasari ako korak kimii en Keny ko kikotoret biik en kokwenyun en boishenywan nebo atkai tugul, kitoret icheket konyorunen chepkondok chekiliponi kilak olon kayai chii kasit en kompunishek cheterterchin en emoni, kora kokikotoret anan kitoret biik en boishenywan konyorunen chepkondok chepo kwenet nepo arawet asiolon kobek arawet akopo koit chepo kombunit anan ko chekeyoen kasit kotile icheket, kora kokonu besendo cheterterchin en atkai tugul simuch iliban komutyo akotoretin iyaen kasit ak itestaa iwee tai, kora imuchi ial sheait benkishechuton bo kasari kilak kenyit chebkondok akotoretin itestaa.

Nekorom missing ko ribet nebo kiakik en imbarenyun amun moche tukuk chechang, moche kot anan moche korik cheiburen kiakichoton sikobit Kibur komie akokon tukuk chemiachen anan cheimuche kotoretin, kora komoche amitwokik en atkai tugul ako amitwokikwak komii barak alienywan en tukoshek, kora komoche chito neribe nemiten yoton en betushek tugul sikokere kiakichoton, kora ko olonkomioso kikakichoton komoche kinyaa akokinya komoche chepkondok chekilibonen dakitari nekonyoe, kora komoje kikochi beek en kila ak kilak, kora komoche koburen eletilil komoche en kilak kiun eleburen sikobit komoityi icheket komioso.

Boisioni boo belet ab bandek ochome amun mesisiek en atkaitugul ko onyiny olon kakiam ,koraa kimuche keamda mesisiechuton chaik anan keyeitaa chaik, koraa kimuche keam buch anan koam chi koik oot lanji oko biyo ak kobaibait bortanyin, koraa yon ibele bandek imuche ibele bandek ak imunye iue maat kotoreti borto kobur komie kou ogere otindoniondoni bele bandek ak komunyee akoyome polepole.

Waletab soet kokikokon imanit ak kochuchuch chorset en sirkali amun soet komomiten prokainik chemiten kwenet kopendi chepkondok en ole konome akoit olenyolunot, olon kogon sirkali chepkondok koityin bik anan ko kipkosobe chemengisie en komosweek chechang chebo emoni komobun bik chechang kobosoksee chorset, koraa soet kotokunot kasisiekyin mokiyoe tuguk chechang en soet en ungot, kokikile olon kiyoe en ole moungot en ole mi loboyet koboo imanit tukuchoton, kokikotoret niton sirkali kobos chorset, koraa soet komiten bik tuten chekikiyan koboisien yoton mou olan chang bik olon moboisie soet kemoe bik chechang sikobit kogon kasisichoton.